En emetab kenya komiten koriik chebo kabarastaet chenootin kot missing en kabarastaetab lokoiwek en emet, ketesosiechuton ii komiten chebo serikali akomiten kora ketesosiek chebo chii chok, akomiten alak chebo kampunisiek miten chenooting ak choton kose biik en emet akomondoke en kaset nebo logoiwek en chebo serikali komiten ketesiet nekekuren KBC nenoton koborostechin biik ak koipchin biik lokoiwekab emet, En ketesiet nebo chichok nenaat missing ko ne bo Citizen ak komiten alak chebo lukaisiek chebo gaa cheu chepo chemgee, ak alak cheu chebo Kitwek ii, akomiten chepo Taach Fm en chebo kutit anan.

Eng emet ap Kenya komiten kapkirwok cheechen kot mising ak koyoe boishonik che terter miten kapkirwok somoku che echen chenaatin akondochin kandoindet nepo kapkirwok anan laitoriat neo nekekuren chief justice en kapkirwok en chuto kotindoi aketukul boishonik chi che terter kou kapkirwok neo mising ko noton nekepoisien ketilen kesishek cheu chepo piret nepo kura olon ipuote kandoik alak kole imuch kokapit ngolset eng piret ap kura ko imuch koip kirwoket kwo kap kirwok en noto kekoshine kesishek mitten kora ana chope ngatutik ap kirwoket che indochine emet

En komosta ne ami ko kikikochi laakyuk anan mochokoronikyuk kerichek chebo kirindaet chebo mianwek che imuch kobitu en kasorwek cheterter kit neyoe kobit mianwokichu ko waletab ke nebo itondab emet nenot ii koyoe kikochi lakok kerichekab kirindaet asi ndoitu mianato komaimuch konam lakok amun tindoi kimnotet nekim ne bo borto ako imuch kokirinda mianwoki choton ole kikisirtoke en kokoitoet ne bo keriche choton kokimakat kona kimut lakok chemengechen kopaa ketesosiek chebo kanyaiset en ole nekiten ak anee ole kikikoitoito keriche choto che bo kirindaet ko kimiten chekerutyin lakok ak komiten alak chekinyolu kolukui lakok.

Dedan Kimathi ko sukulitab barak nemi county nebo Nyeri miten tuguk chekiyaa acham kosomanen lakokchu yundo amune agenge eng' choton ko ikoitoi somanet nekararan kot mising' koityi lakok ako indoi eng' ng'alek chebo mosong'natet anan somanet nebo soet eng' emetab Kenya kararan sukulini kora amun kanetik chemiten yoton kotindoi ng'omnoyetnak mulotyet ne miten barak nemokchingei kipsomaninik chebo sukulishiekab barak asikobit kosuldaen icheget somanenywai kiit age kora ne yoon acham kosamanee lagokchun ko mitei komyee ng'alek chebo kalyet ak ribei kipsomaninik komyee ak kora ng'alekab rapishek komitei komyee chebo somanet

Tulwetab kenya ko agenge eng' tulondok chemiten eng' emoni bo Kenya kiraiten yoton tulwoni bo Kenya koneoo eng' emet nebo Kenya ak kenyorjin county nebo Kirinyaga bwonei kiprutoinik kong'eten komoswek cheterter konyokokerjingei tulwonibo Kenya ak kaitit kot mising' barakyat en tulwoni eng' komosatan ko miten kora biik anan kiprutoinik chebwanei asikobit koyai boishet nebo kolany tulwonoton bo Kenya eng' biik chemenyei komoswek che lekityin ak tulwonoto bo Kenya konyoru icheget koristo nekaitit kot mising' yobu tulwet nenoto barafu eng' komosatak bo tulwet nebo Kenya ko kikonyor biik chechang' boishonik eng' oloton

Uhuru park ko mbuket nebo tiong'ik nemi komosta anan taonit neo ne bo Nairobi atinye maget neo awo yoton asikobit akerchike tiong'ik chemiten mbukanato ak boisionik chekitesen tai en yoton mbukani bo uhuru park nemietn en Nairobi ko kochomchin biik tugul kong'eten lakok chemengechen kopaa yoton ak biik chebo kwen ak chamndootin kora en biik che echen ii kpaa yoton asikobit kokerchike tiong'ik chemiten en mbukanito bo Uhuru park asikobit iwe komositon ko makat kitiok en biik che echen kolipan rapisiek cheng'eten silingisiek bogol asikimutat en orit yoton ii kokerchike tiong'ik ak kororonindab komosaton.

Uhuru Kenyatta ko ki kandoindet ap emet en kasorwek chekikopa miten teksoshek ak boishonik alak chekiyai en emoni en kasartanyin kingotoko laitoriat nepo emet kiyai boishonik cheki chamak kot missing kandoinoni kekuren Uhuru Kenyatta kimiten inendet en pounotet en kasarta nepo kenyishek taman akiyai boishonik cheechen kit nekiipwoten mising ko kitoi oret nepo karit ap mat nepo kasari nekikuren sgr nengeten komosta nepo Mombasa konyoko tokchinkei kowendi komosta nepo Kisumu kiyai kora boisionik alak cheu chepo tekset nepo sukulishek chepo barak cheechen en emoni ak kitoret kora kotech sipitalishek cheechen akoker kole kakinde kerchek yoto.

Cocacola ko kampunit ne indoii en emet ne bo kenya ak emotinywek kora chenekityin ak emet ne bo kenya kampunini bo Cocacolo konechope soda cheboisien biik en emet ne bo kenya ak ko ikoitotet soda ikwak en komoswek cheterter chebo emoni ak koboisien kiboitinikwak chemiten komoswek cheterter, kampunini bo Cocacola kochope sodaisiek cheterter chekiye akenge en choton ii konekikuren Fanta, chope kora ne bo stoney, ak kochope kora nebo spirite, miten kora sodaisiek alak che chobe kampunitab Cocacola ne bo krest ak kochobe sodaisiek alak cheindoi tieltielisiek kampunini bo cocacola koindoi en emet ne bo kenya.

Oinet nebo Tana ko oinet nenoton ko akenge en oinosiek che echen en emetab Kenya oinoni bo Tana kotoreti meng'ikab komosato ak meng'ik chebo komoswek alak en emetab kenya en kaberurosiek cheterter biik chenekityin ak komosaton koboisien beek chemii en komosaton kobirchi mbarenikwak asikobit koboisien en ng'alek chebo kabisisiet nebo minutikwak ak kikotoreti biik kora chemeng'isie en taonisiek ak chenekityin ak ainoni bo Tana amun nyorunen biik beek komosaton cheboisien en boisionikwak cheterter chebo kila betut kikotoret biik en eleo oinoni missing en kasarwek chebo kemeut.

Nairobi ko taonit neo en emet ab Kenya ak atinye chamet neo abo meny yoton motin ko kali sobet kit nekiyan acham awo meny taonit nebo Nairobi ko netai ko taonini ko Kararan kot mising en ngalek chebo mungaret amuche abayat mungarenyu ago Chang kastomaek amun miten bik Che yoe boisionik ak ko mokyingei boisionik kou tuguk Che boisien icheget ko Iboru kele chokto kot mising boisionik ab mungaret en taonini amun miten kora kalyet ne Yamat en oloto taonit nebo Nairobi kora ko olerutojin kiprutoinik Che yobu emotinwek chebo sang asikobit koker chigei kororonindo

Anee missing achome aboisien Airtel ne kata M-pesa miten keljinoik che achome che igoito Airtel chemokinyorunen M-pesa, Airtel ko korok koripe castomaekyik komie ak olon kebirchi imoe toretet kokere kole kenyoru toretet nekemokyinike, Airtel kora kokararan amun en kasarta neiyoktoi rapisiek komotilin chechang kou chetile biik chepo M-pesa, Airtel kokararan kora amun imuch iboisien en komoswek chechang chebo ng'wony angekerchin ak nebo M-pesa, Airtel kobitunotin en emotinwek tugul ako yoe komie boisionikwak sait ake kora Airtel ko ikochin castomaekyik kasarta ne bo ng'alalet nebo buch koityi konyitenik.

Biik chechang koyoni kole kibendi kelanye tulwet kosipke ak otindenik chekikokase komwae biik chekikobaa kolany tulonochuto, miten otindenik chekikose biik akopo langetab tulwet, biik alak kokikas kole en kasarta non kilanye tulwet ko kemokyinge koristo neyamat nekeibote amun ngetokyingee parak en tulwet ko imuch kobosok koristo en tulwet ako makat itindoi koristo ne iiboti neimuch iboisien biik alak kora koboiboenjin kityok angopa kolany tulwet amun kikokas biik alak kole angeleny tulwet ko akenge en boisionik cheyoin ibaibaitu lang'etab tulwet ko kararan en mazoezi nebo.

Miten kaimutik che echen chebo itoondab emet chekenyoru eng kokwet kosipke ak kasorwek cheterter kit neyoe kowalak itoondab emet ko boisioni chekitesen tai en komosaton en komoswek chenekityin ak olemiten factorisiek cheterter konyoru ropta nemur neimuch kobel minutik kosipke ak komuritet nekikimurit boltet ko morektoi bechoton keyee anan koe tuka ako mokiboisien kora en boisionik chongiyoe en gaa, Boisionik alak kora chekikoyai kowalak itoondab emet ko cheu chepo kolulet ne bo ketik angilul ketik ama kimin alak kong'em ng'alek chebo ropta ak manyoru komosato ropta en kasorwek chechang.

Miten atindindinik chebo kabelisiet akobo boisionik chebo kabatisiet eng kokwenyun, en kokwenyun kotesen tai biik chebo kabatisiet ne botukuk cheterter, miten chetesen tai ng'alek chebo baetab kiaki, komitren chetsen tai ng'alek chebo temisiet anan minetab minutik komiten kabelisiosiek chekikonyor biik en boisinichu en kasorwek chepo kesisiet ko anan konyor biik rurutik chekororon kot miissing en minutik chebo mbarenikchwak ak kotoreti noto kokochi koker kole katestaa en boisienywan ne bo kabatisiet en temik chebo tuka ko anan kealchinen alyet nemiten parak chekchwak noto koyoe akenge en kabelisiet.

Akere ale kikekochi naet kap chii chekipunu piik cheki porchikei Uhuru nenyoo ak kikolipan serikalit komie en tukuk alak en kasarta nekikiporchinkei kandoinatet anan katiaknatet kopun kiplelachek komiten piik che kuparkei kot mising ak koyonda kiplelachek en emoni po Kenya piik choton ko kikekochi naet ak ketekisi kora en emet nepo Kenya amun anan komiten petushek chepo kamung'et en kalenda nepo emoni po Kenya asikopit kikochi icheket konyit nenyolu kikochi kora Pichoto mbarenik cheboishe icheket ak lakokwach ko akenge eng ortinwek chekikochinen kondit piik cheu choto

Miten ole king'emda sirutik che kiyoku tililindo eng teret ap koristap taman ak sokol miten arorutik ak sirutik chekikon ketesiet nepo tililindo chekinyolu keyai en kasarata konyolu keker kele marikchin piik en komoswek che kairurukok piiik konyolu koker kole miten en loindo nepo mitait akenge ak nusu ak kimiten kora tukuuk chekinyolu keyai kimakat eng piik koker kole kaiun icheket eunek kwach ako kimakonyolu kokatkei piik ak kikinyolu kora kolach piik tukuk chekikeren kutiit asikopit koma yosyikei mioniton piik en kasarta nekimiten koristo nepo taman ak sokol kikiker kora sukulishek ak kiipet piik boishonik en mionotok.

En kamatik chon nekit asikobit kosich lakok anan chekikuren tomonet komiten kosorwek chenyolu korutechi icheket sipital asikeker kele miten komie chametab ne bo borwekwak ak ne bo lakwet netokomiten en moet anan manyurunik chemiten en moet, kit ake neyoche koyai kamatik cheu chuton ii anan tomonosiek ko korutechi ketesosiek en kila arawa ak nyolu koker kole kayai boisionik chema imuchi koipchi asenet anan kotwo lakwet nemiten en teketik chebo kamatikwak.

En lokoiwek chekomwae ketesosiek chebo lokoiwek en emoni bo kenya kosipke ak konetik chekopa kong'elelchinetab boisiet anan strike ii ko kotindoo konetik komwa kouni kole kikinyalil icheket serikalit en kasarta nekoi amun mwae icheket kole kilipani chepkondok chemiten ng'wong missing akoyoe icheket ii boisiet neo mwae kora konetik kole yoche kikochi icheket ii rapinik chetesunotin kosipke ak boisiet neo neyoe icheket, kamwa kora konetichoton kole ang'ot komakilipan ichek kotese tai kongelelchin boisiet akoi kasarta ne konyor icheket rapisiekwak, kotindoo kora komwa kole imuch komawek ichekt boisiet konekit.

Sipitalitab emet nebo Kenyatta ko naat ko nekararan eng' tugul eng' emet tugul amu yoei boishonik chekororon chebo konyoishet koityi biik eng' emoni bo Kenya yoei sipitalini boishonik cheechen chebo konyoishet kimuti biik chon bo miyonwek chemaimuch konya sipitalishek chemitein ng'weny sipitalini bo Kenyatta kotindoi kanyoik cheechen anan chekisomonji boishonoto komye ak kongen ole yoitoi boishet nebo kanyoishet komye sipitalini konyoei miyonwek chekoromen kot mising' cheu chebo Cancer anan ko alak kora che imuch kokoromen sipitalitab Kenyatta koboishen kora tuguk chebo kamanut chemokchingei biik

Paet nekararan nepo tiong'ik mising ko kiakik chon poe temik en kaa kotoreti en rutunet nywan pai komie angekoch omitwokik chemakchinkee tiong'ik koechekitu icheket ak konyor kimnotet en port ne imuchei kotesen tai kokon tukuk anan tukuk chekororon cheu cheko en tuka kiit ake netokchinkee rutunet ap tiong'ik eng paet nekararan kotiongik chu ko matanome mionwokik amun miten komie chamet ap kee nepo porwekwach

Omitwokik chebo kiagikyuk ii ko terter missing ko kongeten kiagik che uu tuga ak kiagik che uu nego, nego ko imuch kegerchi icheget suswek ak koaget ko kiagik alak che uu ngororek kechenyinote sogek. Ko en kiagik che uu tuga ko miten omitwokik ii chechwak che keboen che uu chumbik ak koraa kimuch kechengyi icheget omitwokik alak che uu marurek ak kengechinot ak kengechinot koraa suswek. Miten omitwokik alak che chome koraa tuga che ketestechindo suswek che keguren mollases ko choton ii ko yoe konyor kimnotet tuga ak ko boiboenji olon ome

Bo komonut keker kimnatetab amitwogik ab kiagik miten kewelutik ndo mo kikere bo komonut keker amitwogik amun rahisi Anan nyumnyumitu kasit nebo baetab kiagik olon kakikerchi amitwogik keretab amitwogik ii en kiagik ko yoe ko nyumnyumit boisiet amun olon kemoche ibai kiagik kicherchin Kityo amitwogik Che kerotin ak kora kararan angekerchi kiagik amitwogik mising ko cheu suswek asi kisiptoi kongeten komosta agenge agoi komosta age toreti niton koker kole matyechatyech tuga suswek ak boisien suswechoton en kasarta negoi kararan kora angekerchi tuga amitwogik amun toreti kobiyoso kiagik angekerchin ak chemo ki kerchi amitwogik amun westenokse

En taonisiek che echen chemiten emetab kenya kotindoo teksosiek cheterter che echen cheyoe boisionik cheterter en emet, En taonit ne bo Nairobi komiten tekset anan teksosiek chechang taonit nebo Nairobi kora ko olekinyorchin tekset neo ne bo KICC olekiboisien teksoniton en boisionik cheterter chebo emet mising ko kiyoen tuiyosiek chebo bolatet alan chebo kandoinatet ne bo emet tekset kora ne bo KICC kora ko kiyoen tuiyosiek cheu chebo ng'alekab somanet anan oletuiyechin kandoik tekset nebo KICC komiten boisionik cheteseitai en oloton cheu chebo mung'aret chebo emet missing ko chebo serikalit ne bo kenya.

Tos ne boisietab kot nekingoten ngatutik koityi bikap Kenya kot nekingoten ngatutik ketesentai keyoen boisionik cheu chebo kengat ngatutik Che kiboisien kindochinen emet anan ngatutik Che kwerie emet kot nekingoten ngatutik en emoni bo Kenya ko miten konyil somok miten chebo serkalisiek chebo kaunti ak komiten kora kot neke ngoten ngatutik nebo senet ak kora komiten kora kot nekengoten ngatutik nebo boror ne yoton ko teten kandoik ngatutik Che kindochinen emet kot nekingoten ngatutik nebo boror ko nebo komonut kot mising ak koyoe boisionik Che echen ange kerchin ak korik alak Che kingoten ngatutik cheu chebo serkalisiek ab kaunti anan ko nebo senet

Panganet ap kapchi in kokwet kou kemeny tutigin anan komeny chitugul ko boisionik cheuchu ko angomeny biik tutigin koyae boisiet neoo ngegerchin ak komeny biik chechang'. panganet ap kapchi in kokwet kotiengei kele meche koyai boisiet ain. mite biik chepanganikei chechang' ko olon meche koyai boisiet neoo ko biik chemengindos ichegei in kokwatunwek chemengech kosuldaen akichek boisionik kwak in kokwatunwek kwak. chooton ko amuneisiek cheyae komeny biik kotuten anan komeny ngigai chtugul

Chito ne kii netai koik prime minister en kenya en kenyitab elibut akenge bogol sogol ak sitin ak somok ko boyot nekonyitot Jomo kenyatta nekinyoik kora inendet kandoindetab netai ne bo emetab kenya kong'eten kenyitab elibut akenge bogol sogol ak sitin ak somok inendet boyot Jomo kenyatta kokiyai boisionik chetokibwote en emet ne bo kenya kitoret koonda tukuk cheu abusnatet ak kora ng'alek chepo mianwokik boisionik chekiyai boyot Jomo kenyatta ko kiboisionik chekororon kot missing ak kitoret kora kolong sobonwekab biik en kasarta nekitakoui sobet inendet kora Jomo kenyatta kokii bor emoni kitoret koonda kiplelachek chekimiten en emetab kenya kingo tom konyor bounotet emoni bo kenya kokiyai koker kole kotoret biik chebo kenya.

Eng komosta nea punu komiten chii nekikwo barak eng ng'alek ap polotet noton ko kandoindet nepo bunge nepo boror kikwo barak ak kikotestai kongololsechi inendet piik eng' emet nepo neayopu kandoindet nepo komosata ko kere inendet kole kakiyachi piik imanda akoker kole konyor piik tukuk chemakchinigei icheket piik kora eng' komosatan koporchingei akichek kongololsechin kandoindonoton po polotet nekikwo barak kere kole kakiyochi imanda piik cheu lakok chematindoi sikiik ak kora porchinkei koro kole kakikochi lakok rapishe chepo lipanet nepo sukul

En komosta ne ayobu kokimiten kandoindet nebo kot neking'oten ng'atutik nebo komosta ne abunu kotomo kebir kura inendet kekuren nekonyitot Joseph Tonui inendet kokiindochin oleabunu kotomo kebir kura ak kin ko kokebir kura kewekyik inendet ng'echeret miten tuguk chekiyai inendet kewekyi ng'echeret kiisuldaen inendet boisionik chekororon kot missing chekicham biik akoker kole yomeke kewekyi inendet ng'echeret, kiisuldaen boisionik chekororon cheu chebo ortinwek ak techet ne bo sikulisiek kiker kora kole koirechi biik sitimet missing kochemiten en komoswek chemiten ngweng sobet anan chetomo koit sitimet kii kochi kora kolipanjin laokab sigul rapisiek.

Kit ne oyoe asi koit ii kondoindetab kokwet en ole imenye ochengoti inendet ak oororji akobo wirtaetab chabuk en oret nemo nyolunot. Chabuk che imuch kewirchi ole monyolunot ii ko che uu chon kiboishen en gaa anan seleleishek chan kagetaren boishet ko nyoluu keger kelee kakiyum okinde ole kararan ole maimuch komurit oldo. Kit age koraa be imuch ayay ko koyomengee biik chebo kokwet yeityo kecheng betut ne kiyumen chabuk asikopit komo imurit oldo ak keger kelee kakibel en ole nyoluu asikopit komatata komurit oldo nyoluu koraa oger ole kacheng kondoindet nebo kokwet ak oororji boisionik choton che yoe biik ii che ibichin komurit olombo emet anan ole

Eng kerenyu kosupkei ak pcheet ap malik koyamkei eng murenik ak kwonyik ko akere komakaram angepchechi murenik ak kwonyik rapishek anan malik kokororonitu piik chenyalu kepchechi malik ko murenik amun icheket ko cheng'etu en kaa ko angepchechi kwonyik malik ko nyokoboishen ak korik anan piik chepo koot nekaitun inendet en keren nyun akere ale manyalu kepchechi kwonyik malik nekatanoton kikochi murenik amun ng'en murenik ole kupoundoi malik kosir kwonyik amun kwonyik kituni ak kopa korik kwach komanyoru poroindo nepo kopoishe mbaranoton kakikochi en kaa.

Kikowolokis boishonikab murenik ak kwonyik angotesi tai kenyishek kobendi en kenyishek chekikosirto anan kenyishek chebo batai ko kitam komiten boishonik cheyoei kwonyik ak cheyoei murenik koterter ak kimikonyolu koyai murenik boishonik chebo kwonyik ako kimikonyolu kora koyai kwonyik boishonik chebo murenik kobaten en kasari ko kikowalak choton ak kinyoru murenik koyoei boishonik chebo kwonyik ak koyoei kwonyik boishonik chebo murenik chuton ko kikoib walet nebo oleu emet eng' nguni eng' nguni ko kwonyi komiten boishonik ak koyoei noton koyai murenik kasit nekatayoei kwonyik kora murenik komakoyoei boishonik che kitam koyoei ak kikobokokchin kwanyikwak eng' kaa.

Miten boisionik chemakatin koyai boisiek ak kwanyik kosipke ak kipgaa en kokwet en olenyolundo en kipgaa konyolu koyochi kwanyik boisionik boisiekwak boisionichuton ko cheu koker kole kokwaongyi icheket boisiekwak ak kayochi boisiet agetugul nemakat anan nekatet boyondanyi kole siyai boisioni choton ko cheu boisionik chombo gaa cheu kemwet ngoroik keker kele konakaa beek tuka ak koyai kora boisionik alak chombo gaa akoker kora kole tililit olombo gaa akomin mauek ko boisiek akichek ko makotin koker kole koip amitwokik kobwa gaa amat koseretyo lakok boisietab boisiek koker kole kainet lakok en oret nenyolu koetundo icheket.

Mornet anan kotuyet nebo EACC ko ne isuldoen boisionik che gere kole kakirinda boisionik chebo asoya en emet. Boishet nebo EACC ko kochigil ak koger kole kokiboishen en komie rabishek chon kokigochi serkalishek anan kondoik asikopit koyaen boisionik en komoswek che yobuu en nguni kogoger EACC anan miten boisionik che kokoyay asikopit ii komata kochor biik rabishek ii chebo boror missing ko chebo aisurushek. Kokewelel keboishen oret nebo muswognotetab kasari lipanetab rabishekab aisurushek toreti noton koger kole kokibos boishetab asoya en emet ak koraa kotoret kondoik kosuldaen boisionikwak en oret nenyoluu

En konekit ii komiten tukuk cheko kotestaa chimile biik choton ko ng'alek chebo bolatet anan ko oleu matab bolatet en emet, en konekit ko kokobor terchinet komosta neesio serikali, kole esio serikal en kimnotet kole angopaa kandoik komosta neyobu kandoindetab emet kokoito rapisiek chechang kot missing, ko angopaa komosta ne bo tulwet nepo kenya koipe tukuk cheu marakwek kitio ak amitwokik chebeku en sainoto ,noton kokobor kele milei biik noto en kou olekomwaita kandoindet neki rubeiwotab kandoindetab emet en kasarta age nekikuren Rigathi Gachagua mwae kole kandoindetab emet en inguni ko makorayat inenedet ako kikochor rapisiekab emet .

Miten kakwautik chenyolu kisubu asikopit kotoret keter mianwogik cheibu murindab beek ,akenge en boisionik chenyolu keya asiketer murindab beek ii ko keker kele kakinyaa beek chekiboisien eng gaa ana ko olangakitaach beek kerge ango chebo ropta anan ko chebo kering'et keker kele kakiyo asikeboisien akora olon makiyoe keker kele kakichuchukan asikobit kostoge simndoo netindoo bechoton, noto kotoreti keker kele kakikirinda mianwogik cheibu beekab murindoo, ak kora kit age nenyolu keyai ko biik chomwetisiek en ainet keeten icheket komotomwetis ak boisionik cheu chebo minset en olenekityin ak ainosiek keker kele kokitonosi boisionichoton.

Miondo nebo tung'wek kotindoi koborunoik anan miten tuguk cheiburugei olon mochei konam chi tung'wek agenge eng' choton ko kosei chi kokachariren ak eng' sait age ko kosei kokatimak teget ak eng' biik alak korire serut ak kotindinyi serut ak konamei korionyi noton ko agenge eng' koborunoik che iboru kele miten anan moche konamin tung'wek kiit age olonmochei konamin tung'wek ikose koutitos mokwek netaking'war inoe ile moche asikobit konamin tung'wek

Boisinikab kanyoiset en kapkerichek chenekiten en ole amii koui missing kenyor kerichek anan olomiten kerichek koui kenyor dakitariek cheinyoise en sipitalisiechu, sikobit kenyor konyoiset konekakipaa sipitalisiek cheloen en ole amii asikobit kenyor kanyoiset miten tukuk chekikoyai komonyoru biik kerichek en sipitalisiek chenekiten ak ole amii tom koip serikali kerichek kobwa sipitalisiechu konoton kokikoyai koimak boisionikab konyoiset en oliton kit nemakat keker kele kakiyai asikopit konyor biik kerichek ko koker serikalit akonai kole miten sipitalisiek chemotindoo kerichek ak olon kokokon kerichek komut kora dakitariek.

En sobenyon nebo kila betut komiten bik Che mokyingei toretenyon bichu ko Imuch ko choronokyo Imuch ko tilianutik anan ko Imuch ko bik Che makikuren ge kii ago mokyingei toretet nyolu en chii age tugul koger kole kotoret chito ne mo imuche ge toretet ne Imuch kigochi bichu ko cheu chebo rabisiek anan ko chebo tuguk cheu amitwogik olon ko kitoret chii ko kogere aginee ak kobaibait ak komwaun kongoi kararan ange toret bik mising ko chon moimuche gee en gaa anan ko lagok chon mokotindoi sigik bik alak Che Imuch kigochi toretet kora bik Che kagoekitu anan bik Che kakoba kenyisiek koloegitu

En koret ne oyobu anan kokwenyun ko anan komiten bik kii chebenue uinuek chebo mionwokik bik cheu chuu kobik che mokingee toretenyon ak nyolu keker Koraa kele kokirib en ripset nebo komonut asikopit ko imuch kosobchi icheket tii en mionwek chebune icheket. Mionwokik che imuch kobune bik kii ko cheu chebo mionwokik chebo mukuleldo, miten Koraa miondo nebo tonuito ak miten ortunwek chekeriben bik cheu chuu chetindo mionwokik. En chito neimuch kotindo miondo nebo Asma ko chito neuni keribe komatkomanda bii olemiten koristo ko bik cheu chetindo mionwokik chebo sukaruk kii Kekere kele kokichopchi icheket tii omitwokik chemotindo sukaruk asikopit tii komait chametabgee nebo borwek kwak.

Bo komonut kwo chi sipitali asikobit kigochi ngalalet anan kearorchi kamanut nebo panganetab sigisiet kararan anginet chi kororininwek chebo panganetab sigisiet noton ko toreti koger kole kosich chii lagok Che imuche korib ak koger kora kole marubge lagok asikomabit komokon kasit neo nebo ripset kararan angepangan sigisiet amun en kasari kimiten ko makomi tuguk Che keriben Lagok chechang ko Kararan anan bo komonut kepangan sigisiet asikobit lagok Che tuten chekisiche konyor ripset neyamat

Somanet ab soet ko somanet ne kararan ako somanet kora neyaa somanet nebo soet kotinye ortinwekyik Che yae ko Kararanit Imuch kesoman tuguk en kasarta ne nwach ne mauu yon kisomoni en kilas somanet nebo soet kora kotinye cherutik chechang kosir kororoninwek somanet ab ko makararan amun mokyingei chito koal tuguk Che kisominen cheu simoisiek kit ake neyoe somanet ab soet kouit ko miten bik Che miten komoswek Che momiten komie kora ngalekab network en olemitei ko bik cheu chu konyoru koimutik en ngalek chebo somanet kikoib soet kora tuguk Che mo kororon

Miten kororoninwek che bitu ingochuchun lakwet kinet en kasarta netoko ming'in inendet amun chekab kinaa kokochin lakwet kipnotet en borto ak kora chekab kina kotindoo tukuk tugul chemokyinge lakwet neming'in asikobit koet chekab kina komiten en burgeyet nekararan nenomegee koe lakwet neming'in chekab kina kora komotindoo mianwokik chemuch kotinye cheko chebo tukaa, kararan kochuchun lakwet cheko che bo kinet koming'in asikobit kotoret koonda mianwokik che imuch konam lakwet en kasarta netokoming'in kararan ingo chuchun lakwet amun nyoru kipnotet ak boiboiyet ne bo borto.